Red Cross ti rũhonge rwa thirikari, na nĩ rũteithĩtie Akenya mũno tondũ wa mbere nĩ rũhengerete Akenya mĩeke ya mawĩra. Nĩ rũteithagia Akenya hĩndĩ ĩrĩa me hatĩkainĩ na nĩ rũcokaga rũgateithia Akenya hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mathĩna ta wĩingĩ wa maĩ, rĩrĩa Akenya magũmĩrwo nĩ mũiyũro wa maĩ nĩmamateithagia, nĩmateithagia Akenya hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na thĩna wa mĩaki. Nĩ macokaga magateithia Akenya hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mathĩna nginya ma mĩtino ya barabara toguo rũhonge rũu nĩ rũteithĩtie Akenya na njĩra nene mũno na magacoka maka.

Rũhonge rwa USAID nĩruo njũĩ rũhang'agĩra andũ arĩa mahobanĩirio nĩ mũrimũ wa mũkingo, na rũhonge rũu ti rwa gĩthirikari, rũhonge rũu nĩ rũteithĩtie mũno andũ arĩa mena mĩrimũ ĩyo ya mũkingo tondũ nĩ rũmahang'ĩra dawa kuma nja wa bũrũri rũkamarehera dawa na rĩrĩa marehe dawa icio nĩ citeithagĩrĩria mũno kũrĩ mĩrĩ ya andũ aingĩ, korwo matirehaga dawa icio nĩ kũngĩkoragwo na ikuũ nyingĩ mũno bũrũri wa Kenya, kwoguo rũhonge rũu nĩ ruo niĩ ingĩkorwo njũĩ rũrĩa rũhang'agĩra andũ dawa cia mũkingo.

Mbere ya kũheo mwana wagĩĩrĩirwo nĩ kwĩharĩria wega. Wa mbere wabe ũnyue ndawa cia Iphas rĩrĩa wĩ mũritũ, ũcoke ũrĩe wega na ũrĩe indo cia gwĩkĩra mwĩrĩ hinya na kũongerera thakame. Waheo mwana, no nginya nĩ ũndũ wa hinya ũrĩa ũtete nĩ ũndũ wa kũheo mwana, waambie kũrĩa ningĩ indo cie na hinya nĩguo nginya iria ríonekane na ũcokie thakame ĩrĩa watee, nahau nĩ ho ũkoraga nginya nĩ ũrarũmĩrĩra makinya ma gũtwara mwana ũcio kiriniki na ũgacoka ũkarũmĩrĩra makinya marĩa wĩrĩtwo wongithie mwana mĩeri ĩrĩa yaagĩrĩire nginya mwana ũcio atuĩke wa kũrĩa irio.

Mũciari ũrĩa ũteanagĩria kiriniki cia thutha wa kũheo mwana, nĩ mũciari ũkoragwo ũrigĩtwo mũno na nĩ mahĩtia manene mũno gwĩka ũndũ ta ũcio tondũ kiriniki icio nĩ iteithagĩrĩria mwana gũkũra wega, nĩ iteithagĩrĩria mwana na maũndũ maingĩ ta kwaga kũnyitwo nĩ mĩrimũ ta ya Polio. Nĩ iteithagĩrĩria ciana na gũkũra cie na hinya na ũgima mwega wa mwĩrĩ tondũ nĩ iheago nginya vitamini. Nĩ iteithagĩrĩria ciana icio nginya kwaga mĩrimũ ta Tetanus na kuonja, koguo aciari arĩa maregaga gũtwara ciana kiriniki nĩ matuĩkaga akũhĩtĩria ciana icio mũno to mwana ũcio nĩ acokaga kũgĩa na wathe thutha wa maũndũ mau mothe ona ũkũrũ-inĩ wake.

Ungumania nĩ kĩndũ kĩmwe kĩũru mũno, thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, na rũhonge rwa Anti-Corruption Board nĩrũrageria kũhũrana na ungumania, mũno mũno thirikari-inĩ, tondũ kũu nĩkuo ũrakora ungumania nĩ mũingĩ mũno, andũ arĩa me thirikari-inĩ nĩmaraungumania mbeca cia mũingĩ, iria magĩrĩirũo nĩgũkorũo magĩthiĩ gũtungatĩra mũingĩ nacio, ũgakora nĩmarathiĩ, kũhũthĩra mbeca cia mũingĩ ũru, na makahũthĩra mbeca cia mũingĩ na maũndũ marĩa matagĩrĩire gũkorũo makĩhũthĩka. Togũo ungumania nĩ kĩndũ kĩmwe kĩũru mũno thĩiniĩ wa bũrũri witu wa Kenya.

Ũteithio wa Safaricom harĩ intaneti, wambere ,Safaricom nĩ makũheaga, nĩ makũheaga ũtungata wa bando. Makũhengera ũtungata wa bando nĩcio citũmĩkaga mũndũ akĩingĩra intaneti. Wakeerĩ Safaricom nĩ makũheaga ũtungata wa laini cia intaneti, nĩgũo waingĩra intaneti ĩyo ĩgakorwo ĩnjega na mĩtambo yao ĩgakorwo ĩnjega na ĩkanyita wega, ĩgatũma mũndũ ahote kũnyitana na ũcio ũngĩ wega.

Taũni cia gwitũ, citingioneka obici ya ODM nĩ gũkorwo ODM nĩ kĩama kĩa kabira kĩa gabira kĩa Jaluo, Na gũkũ gwitũ gũtirĩ na kĩama ta kĩũ. Kĩama gĩa gũkũ gwitũ nĩ kĩa Agĩkũyũ na rĩu no ũkore taũni cia gwitũ ciĩ na ũritũ mũingĩ mũno gũkorwo cikĩhingũra obici icio cia ODM. Toguo obici cia ODM no cionekire kũrĩa rũgũrũ rwa mwena wa bũrũri kũrĩa mangĩkorwo mena motungata mangĩtwara thiĩ-inĩ wa obici icio.